Kiswoche keistoi tumdo atya kebal keringonik en keldo agenge akinde tenderek ab sarach akituche suswek atya ibis eng betushek somok ing'any akitestai irib pkorut tenderek ab sarach eng kararanindo